Mokuongo, romo gi ji mopogore opogore mawuok e aluora mopogore makelo ji kanyakla. Bedo kanyakla achiel kaka familia mondo wa okel gima nyak. Tich matek makelo keyo

Mokuongo en gero negi ot magidak magibetie. Mar ariyo, rito aluora mar kama gidakie maler. Mar adek, miyogi chiemo esa mowinjore, kendo gi pi esa mowinjore.